REITs ko kampunishek anyun cheechen mising chemito emet nebo Kenya necham kokoini anyun nekikure investment biko cheterter chemi emoni ko REITs anyun ko cham kotechei korik eng' emetab Kenya komugul ako korichuton ko apatmenishek che menyei biko che ndakaketar ketechei ko cham kekoini biko cheterter imuuch iwe olindo itonjikei kot nekechomchigeo ko yoto anyun komuch ial kot noto atko kecham ko kora REITs kokikotoret biik chechang' mising' amu nito ko itinye chito chepkondok ako ikere ile itinye kamuget anan ko noto imuch ikoite robishekuk akiinvetane koba anyun ole kiteke korichuto komuchei chito ikoite robinikuk koba yuto asikeboishe ketech korik asitinye anyun cheto shares eng' yuto ko tun ndabwa robinik ko imuche kelipanin

NSSF anyun kotinye kamanut missing en biik ab emenyon nebo Kenya, ko anyun cham inyoru kotoreti missing biik chekaba retire, ko anyun tam iretaiyan chito konyolu itinye chito kiito kikure NSSF kotam en yuto tam komi chepkondok chemokoinyorchinigei chito tun, kora NSSF kotelelchin kora biik chemoimuchegei anan ko chetinye kewelutik chemoimuchi kobendat icheket anan koyai tuguk chetos yai biik alak ko en yuto komong'u NSSF akotoret biik amun mi chepkondok chetam kokoin bichuton, kora NSSF yon kabit anyun nyosut kou nebo barabara akiumian chito akokemi orit nebo NSSF ko inyoru toret neo missing.

Korik anyun chuto che cham ketoretengei chuto ko hospitalishek ngoka che mengech anan ko cheechen chemi emetnyo nebo Kenya ko kikoyoywech anyun tukuk chechang missing koter anyun miondo nechem koibu beek ko cham anyun inyoru koruichuto anan hospitalishek chuto kocham ko toretech eng chong'indo mising amu inyoru cham akot komi daktarisiek chemi kiwangoit nebo ng'weny chuto ko cheu community health nurses ko cheu chuto ko inyoru taap keyoktoi icheket kosungungan kokwotunwek che ter ter anan kokur akot barasehek yomito kou kapchief ako yuto konyoru kongolochi biiko akobo atepto ne tos itepte chito asimanamin anyun korotwek chuto bo beek cheu cholera typhoid ako bilharzia ko chuto anyun konyokonetech akobo ole tos kitepte asimanamech korotwek chuto.

Ngeng'alalen anyun chanjoit nebo Polio nekikoin lagok chemengechen ko en kerenyun ane ko kiit nebo kamanut missing amun lagok chechang' missing chekinyor kerichek chuton kotam anyun komonome anyun korotwek chebo kobosan kelyek ,yuto kogoin kaimutik chechang' lakwet ngonam koroito. Kobo kamanut missing kokanyor lakwet chanjoiniton ako tam anyun konyoru chanjo kokait wikisiek somok ,wikisiek loo ak wikisiek taman ko yuto ndo kikoin chanjo lakwet tugul konyoru anyun sobet nekararan.

Eng kerunenyu ane kabwatet notinye anyun akobo kerchek checham keboishe anyun eng siket ak bangaet nebo lakok ko akere ane anyun ale bo komonut mising keboishe amu yuto inyoru anyun biko akot cheboishe kotinyei banganet nekararan mising akobo lakok che kwach amu yuto inyoru akot marubekee lakok ing chokchinet ako yuto ko inyoru sikiik chuto tinyei sait neo anan ko betushek che chang chenyolu kobongonchi lakok kwach akobo sobet nekararan nepuoni kongiker sikik chechang chemaboishe akot ko chechang inyoru tinyei lakok chekirupkei mising ako nitok kokoini kaimutik che chang mising amu eng' sobet nebo raini ko kikokoromit mising ako atkitinye chito lakok che chang kokonin kaimutik mising.

Asimuch anyun chito inyoru lonisiek chebo cybercafe kotam komi tuguk chechang missing chetam kemoche nebo tai komagat ingen akobo mung'aranitok ako moche ingen mung'aret ole ioldochini tugukuk kokaiyat ng'alek chuton bo cybercafe kora moche ingen akobo tukuk chemokotin asisom loan ko tukuk anyun chutok ko tukuk cheu kibandesiek ,nambesiek chebo simesiek ak chito nemakoteleldoun ,ko kora mcohe nekisomonji ng'alek ab cybercafe chutok asikero kele ingen tuk cheyoe chichiton.

Bo komonut anyun mising chikilishet nebo bortap chii amu yuto ko konin chito inai akobo tukchetesetai eng bortap ng'ung' ko cham anyun komito chikilishet konyil oeng mito chikilishet nebo chii ko inegei akomito chikilishet nenyenyoru eng hospitalishek ko cham anyun chikilet ne cham koyochinigei chii age tugul ko chikilet neu nebo akot eng tipik ko muuch kochikil akobo kinet asikonai ngotos mi akot miondo nebo Cancer nemochei kotoykee anan ichikilkee chito itobenikee kila betut asinai tukcheu bortangung nebo oeng ko iwe sipitali nyeke chikilin ko yuto komuch keboishe anyun mashinishek cheu chebo anyun x-ray anan ko ctscan ko yuto koboru anyun bortangung ak inoe tukchetesetai eng borta ng'ung'.

Ane anyun kocham awendi anyakere anyun chepkerichot konyul oeng' eng' kenyit ko anyun eng' yuto ko inyorugei kakichikilin anyun akemwoun akobo tukche tesei tai kocham anyun eng' kitabushek chekikeser akot chebo emenyo nebo Kenya anan ko emotinwek cheterter ko kikimwa kele atko imoche chito iwe chikilishet kobo komonut mising' iwe akot nda konyil oeng' eng' kenyit ko nito kocham iwendi anyun asikekwenyin eng' mashinit neo mising' nekikure MRI ko nito koboru anyun bortong'ung' komugul ako inoe anyun ako ketinye anyun chi ugonjwet eng' bortong'ung' anan ko mamii ko kiito Kobo komonut mising' kukewe chito chikilishet asinai tukche tesei tai eng' bortong'ung'

Asinyoru anyun chito futanet anan kenem kaineng'ung eng' CRB ko cham anyun iliponi chito denisiek tugul chekigiyochin eng' kampunit anan ko kiy agetugul nekigesom ako kigostakanin icheket ko ndakaitar anyun ilipani denisiek chutok tugul eng' kampunishek chotok cheterter ko iaplayoni anyun satifiketit asikopor kole keitar lonisiek chutok ko ndakai aplayan anyun ko cham kotakani karibu arawet agenge asikomong' satifiket nitok ko ndakagomong' anyun satifiketit nitok koporu kole kaineng'ung ko kakeisto eng' CRB nitok ako metinye anyun makosa agetugul.

Tam komiten anyun betuseik chetam kobwone chepkerichinik kokwoni kotam anyun bwone en bestusiek cheterter akomwa anyun akobo tukuk cheterter kotam anyun ole kiaro anyun missing kotam kobwone ichek kokoito serkalit chekako serkalit anan kobo anyun koroito anyun nekabit nyo kikoin biik en kowekt anan ko lagok, en ng'alek anyun chebo sipitalisiek kotam inyoru taktarisiek koyoe icheek kampenisiek ikose ile koib ichek spikainik akokokur anyun barasesiek en kokwet asikwomndechi biik akobo korotwek cheterter.

Yo kanyor anyun lakwet maat ne oo eng borta, ko ii anyun chito sigindet anan chito neribe lakwet nito ne mining nekayoit maat eng borta, konyalu anyun cham kemwoe kele, makat inemchi lakwet anyun ingoroik eng saisiek che ngeringen asikobir koristo kidogo, ko anyun kora kocham kemwoe kora kele makat inur ingoriet eng beko che ngeringen ak inemu ingorionoto ak iname metit nebo lakwet, ko ngiro ile marek maat eng borta nebo lakwet, konyalu anyun ilabate lakwanata imut sipitalit ne lekite, amu atkitepte mising lakwanito, ko yaitu ako much akot kobakach koroito kanam netos komengen ile kanee.

Mito anyun tukuk chechang' mising' chekikineti lakok eng' sukul asiketoret icheget eng' kokwet anan betushek chebwoni eng' tai neng'wai ko anyun kochang' tukuchuto kong'etegei komi lakwet kilas agenge akoi kotar inendet kilasit nin yoo nebo university ko anyun ko inyoru akot lakwet ko chemengech chemi kilasit agenge akoi kilasit loo kocham keneti akot akobo hesabuk inyoru chito akot nekimetochi sukul kilas loo kongen hesabuk ako nito kotoreti yo mito inendet kokwet kongen koit rapinik chi ako makoi kochor chito akomwa kole moingen hesabuk ko nito kotoreti biik chechang' mising' ko ndeyoru kakwo chito anyun kilasit anan ko sukulit ninbo barak keneti tukun chechang' mising' che mikoi koboryekei eng' sobet nenyi nebo tai amu nyoru kineti akobo konetis koek daktarindet Ake akoek akot age fundiyot nebo kotech korik

Eng kasarta anyun nabo raini ko kikowalak miising ng'alek ap somanet keneti lakok ko inyoru ng'anda inyoru chito kanetishet nebo keny ko kiko ngeringitu mising makou anyun atkinye betushek chu ko inyoru anyun eng kasarta ni ko kikeboishe anyun mashinishek anan ko laptopishek kenetishe keboishe akot ngalek ap sokat eng lakok ng'anda tap inyoru sukulishek alak ineti anyun koboisie mwalimoek koneti kotelelio icheket ing tai ko kiko ngeringitu mising sukulishek cheu chotok kora inyoru eng sukulishek chengeringen komito mwalimuinik cheserei anyun bodishek koboishe chokainik ko eng chong'indo anan ko biko chechang mising kokikowal akoboishen icheket nekikure white board asikonet lakok kwach.

Yoe sikindet komosto neo missing ngengalalen anyun somanani bo CBC nekokoit en emenyon bo Kenya, ko CBC kotam kotinye anyun tugun chechang' missing chemokotin koib kipsomaninik koba sukul asikosomanen ,inyoru en yuto sikindet komakat koal tukuchutok ako en betusiek chechang' makat lakwet koib tuguk heu maik anan ko ngwek koba sukul ko ndama sikindet kokochi rapinik asikwale tukuchtok kimoche en sukul ko korom konyor lakwet tukuchuto kora ko lakwet kokokikochi kasit kokakoker kilas nebo jionit kotoreti sikindet kosoman tuai asikoelewan lakwet tuk chekakimwa anan chemakat koyai inendet.

Bo kamanut anyun mising iwendi chito gotab kanyoiset yo inyigis amu, inyoru anyun saisiek alak komenoe chito tuk che katepto akot lakwet eng moet, ko ngitebi anyun chito akoi tun koit betut nebo kesich lakwet, ko inyoru kaimutik che chang mising isiche lakwet at kokamatebi komie lakwet eng moet, kora kocham ko kewe anyun gotab konyoiset inyigis, ko inyoru daktarisiek akomwoun akot akobo amitwogik che mokotin mising kot iam yo inyigis chito, akotoreti lakwet nemi moet koet komie ak konyor inendet anyun nguvut ne kararan, ko kora kocham ko kanyo mamait hospitalit nito kinyoiseeke kekoini kora akot kerichek che makat kolugui kila betut akoi kotum inendet, cheyoe kotes akot korotik eng bortanyi ako nito kotoreti kora lakwet nemi moet.

Kiy anyun neamakchini lakok chu akobo banganet nebo somanet ko amokchini anyun mising icheket kosomonio akoi sukulishek chunbo barak checham kekure university ko anyun amune asiamakchini icheket koit sukulishek chunbo barak mising ko inyoru biko che chang mising ng'anda mamii kasit eng chokchinet nenyoru ko kararan amun nito ko ngokakosoman lakwet ko tinyei inendet boroindo neo mising keser makergeichito ak alak no kasomanee anan no kametochi kilasit ninn bo ng'weny ko nitok ko kararan amu kora muuch kokakotar kosomani koyat akot mung'aret nemining nealdoi ngoroik anan ko kwonik ko nitok ko toreti koyoktae sobet kote tokokenyi lakwanoto kekurchi kasit nekikasomonchi.

Tinyei anyun terchinet neo mising koot ap konyoiset kotomo kesich lakwet ak kokakesich lakwet amu inyoru anyun kotomokesich lakwet kocham ko yutok ko nyeketopeni lakwet tukchekatepto akekas kora akopo biret ap muguleldo nepo lakwet ako yuto keng'ololchini mamait akopo anyun tukche makat koyai inendet asikonet lakwanoto mi moet komie kora ko yonyoni anan yo kanyokonyor daktarindet ko yuto konyoru kerchek che terter cheboishe inendet ko anyun ngengalale kokakesich lakwet ko koot nito bo konyoiset ko cham kerutei lakwet akobo kerchek chetektoe lakwanito mining komanam korotwek che ter ter ako kora keng'ololchini mamait anyun akopo korononindo nebo kochuchun lakwet kinet komie asikonyor koyoit lakwanita ako kimit koyoitu ing sobetnyi.

En kereunenyun anyun ak tuk cheyokse en betusiek chebo raini akere ane ole mo bo kamanut isoman chito akoi kilasit nibo barak amun ikere kipsomaninik chechang' chekikosoman akoi kilasisiek chumbo barak ko inyoru motinye icheket kasit anan tom kosir serkalit kasit ko ngiker akot kora ko kakosoman kipsomaniat nito ako mwisho nenyin komonyoru kasit ,akere ane ole kararan missing serkalit kotech sukulisiek ole inyoiyoe chito boisiet akochome boisionotok akotech anyun kampuniesiek cheterter chekakotar lakwanotok akobo kioto chome kosir serkalit inendet ako toreti nitok lagok chechang' missing asimasoman ako kilasisiek ab barak ako mwisho kora komanyor kasi aketugul.

Eng' somanet anyun atkinye kitoma ketoy CBC ko kienyoru anyun kigiyoe lagok KCPE konitok ko kiymutik chekipo anyun class sisit chekiyoe lagok ko kagoit anyun kiwangoit notok ko yutok ko kagosoman lakwet kong'ete class agenge ay koitchi yotok anyun ko sisit ko yutok kocham koyae tiemutik chutok anyun asikenai anyun kele lakwani ko imuchi gei anan imuchi nyikoyai anyun somanet nepo barak nepo sekondarit ko nitok kogi igoini walimuinik anan piko chekiineti icheket koyachi nekigure evaluation lakwanitok asikenai anyun otko kasir ko iporu imuchi lakwet kowa anyun levalit nepo barak ako ngoput lakwet koginyoru piko chechang' ko kigetchini lagok chotok asikomuch icheket kogilgei asikosir akopaa anyun levalit notok po sekondarit.

Bokomonut anyun mising keba ole kitone lakwet anan ko kamet yo nyikis amu yo nyikis konyoru anyun mamait daktarisiek che ter ter cheingen akobo anyun lakwet nemi moet ko yuto inyoru ile ribosket mamait mising mau itu mamait necham komanyoni sipitali nyekecheken inendet ko anyun biko che chang akot ndakako tum chito akonyor lakwet ko cham konyoruke chechang makopwoni akot hosipitalit nyeketon lakwet anan kekoch akot lakwet chanjo ko kiy anyun nebo komonut mising ko ndakaisich chito lakwet ko melin kaiit mwisho nebo iwe hospitalit ko kararan anyun kebendi hospitalit kominig lakwet akot akoi koot lakwanita kenyishek oeng ko kiy no anyun nebo komonut mising.

Konyoik anyun ko tinyei anyun kasit ne oo mising' ndait anyun komosta nebo ripset eng' kamet ak lakwet nemining' nekakisich ko anyun cham yo kakosich lakwet mamait eng' hospitality ko cham komito anyun akot chito nekekure nutritionist ko chichito ko cham kokoini anyun kamet tukche mokotin koam akot inendet asikotesokis chego eng' kinet ako chang'a asimakosan lakwet tukcheyoi asikoket inendet ko chichito anyun ko cham komwoini akobo omitwokik cheterter chekororon ak chemakororon koam inendet ako nito ngiker anyun chepyosok chechang' chekikonyor daktarindanitok ko ikere Ile etu lakokwach eng' chokchinet ne oo mising'

Gazetishek anyun eng betushek chebo raini ko igere ile kikongeringitu mising makou atkinye keny ole kienyoru akot gazetishek kealdotei eng parapara ko kichang mising ko raini akot lakok chechang mising ak ngiger icheket kosomoni komoboishe akot icheget gazetishek boishet icheget simoshek anan ko laptopishek kosomone makou atkinye keny nekiyochei akot mwalimuyot kolech lakok nyokocheny gazetishek asikosoman icheget ko igere anyun ile boishet anyun nebo gazetishek eng kasari ko kikwo ng'weny mising amu biko akot che echen ko menyoru koalchini lakochuto mengech gazetishek asikosoman lakok ko mokoi koasoman simet akoboishe anyun asikonyor tukun che chang mising kosir akot chekatamito gazetit noton.

Eng kerunenyu ane ko kiy ne kararan akobo komonut mising kokabwa akot biichuto bo tarifeshek anyokobor tumwek chebo kokwet che ter ter ako nito ko iborchini biiko tukche makat koyai biichuto yo mii icheket akot ko tunike anan koyoe koito ko anyun eng kerunenyu ko kararan mising ko ngeba anyun tumwek cheu chebo werik ko noto no anyun komomwoe ale kararan keborto amu nginyoru akot eng kokwenyo ko maiyonchini biko chuto bo midiaishek nyokoborto tumwek cho chebo werik ko kiy anyun ne machamat noto keborto eng akot kolenjini komugul ko ngengalale tumwek chebo arusishek koyonotin mising choto.

Mwishoit anyun apwoti ole kiamut lakwet neming' chanjanet ko ki arap tisap ole ki kenyit nekigosirto ko yutok ko kiamut anyun lakwet nyikechanjan chanjanet nepo Yellow fever ko yutok ko ki makat lakwet nekakoit kenyisiek agenge ak arawek low ko ki makat kerut inendet nepo Yellow fever asikotekta anyun koroito notok ako mising' kerute Yellow fever koret neu Elgeyo marakwet anan ko akot olimbo Garissa chutok ko kauntishek chemii Rift valley komugul ko yutok ko kiarut anyun lakwet ako king'wan ochey sindanut notok ako kirir mising'.

HELB anyun kotoret necham kogonu serikali asikosomane kipsomaninik chemii sugulishek chumbo parak ko anyun cham kotoreti piko chemanyor icheket chepkondok sigik kwach anan ko maimuch akot sigik kwach kolipanji chepkondok eng' sugul ko asinyoru anyun chito HELB chutochu ko cham ikoiyti chito kaineng'ung', ikoiyte kipande ng'ung' ako yotok iser amune asi imache chepkondok chutok pa HELB ako koraa kocham isere chito ne teleldoun yo neiporu kole tun ilipani chepkondok chutok ako atko tuun melipan ketepe chi chotok ko kiy anyun nepo komanut mising' HELB ako kinai anyun serikali ako kiyai kiy nekararan mising' kingogon anyun chepkondok chutok pa HELB.

Eng' wikishek anyun chitochu kokosirto ko kwakas anyun lokoiwek cheterterchin che iborosteiwech anyun steshenishek cheterter chemi emenyo nebo Kenya ko kwacham anyun lokoiwek chekwakas chebo akot seretab mwalimuek chemokoi keser eng' kenyinito nyoni kora ko kwakas akobo kasit ne mochei kora serikali koser neranik chemito kokwotinwek cheterter eng' emenyo nebo Kenya ko atkoser anyun serikali nitonyo neranichuto ko kayai kii nebo kamanut mising' icheget amu ndakiser neranichuto ko igere ile bososkei ng'alekab chorset akot eng' kokwonik chuto cho chemi eme nyo nebo Kenya

Chametab gei anyun nebo borto ko kii nebo kamonut ako kararan mising' amu ko kararan borto nebo chito ako kerib chito bortong'uk komyee ko inyoru ile manomin miyonwokik cheterter ako kora ko itinye chito chametab gei eng' borto ako ngele akot ii chito mwanafunzi nebo sukul ko inyoru akot ile ng'alekab somanetab neng'ung' komi barak amu itinye chametab gei eng' borto ko chito nemito kasit koyoei kasishek cheterterchin ko komi komye chito ko igere ile kasit nekayai chichito ko mi barak ako tinyei rurutik chechang' mising' makergei ak chito netinyei kaimutik eng' borto anan kokosei komyoni ko nito imyoni ko mito ng'weny kasinyi eng' boishet nebo kila

Eng etunet nyu anyun ane ko cham alugui anyun kerchek anan ko cham aboishe anyun kerchek che cham kotesei korotik ak chekonu vitaminik ko anyun ko mito kerchek che ter ter che cham kelugui asikotes korotik anan kokonin akot kororonindo nebo borto ko vitaminik anyun che cham aboishe ako angen mising ko cheu multivitamin ko chuto ko cham konin kokaranit borto ng'ung' mising ako kora komito anyun chetesei korotik ko chuto ko cham kekure iron anan ko ferrous sulfate ko ngiligui chito anan atkocham ie chito ko igere ile tesosket missing korotikuk akometinye anyun chito koimutik akobo kokarek korotikuk eng borto ng'ung'.

Ane anyun agoigoi mising anyor konyoiset eng sipitali kosir kenyaya eng gaa ko amune anyun asiachome konyoiset nekikonu eng hospitalishek ko akenge ko inyoru biko anyun eng sipitalishek chekiko somonio ako icheket kongen korotwek cheterter chekaibu koroito netinye chito ko yoto inyoru toretet eng chokchinet ako kikonin kerchek cheinyoi koroito noto ketinye chito ko ngiker anyun chito nekakinyae gaa ko korom mising amu biko chekonu kerchek eng gaa komasomonio kou dakitarishek inyoru kora kerchek chekikonin komuch kekonin eng chong'indo ako muuch koibun asenet eng borto ng'ung' anan kongem bort ng'ung' chito amu makingen pimanet nebo kerchek eng gaa mau bimanet nekikeyai eng hospitalishek.

Lokoiwek anyun chebo kolekit ak cheko kokemwa eng wikit nitok kokinam akoi koit anyun betushek chebo raini ko baret nebo kijanayat nekikikure Ojwang ko nito ko kikokonech anyun biko chebo emet ap Kenya kekas ko ng'wan mising amu ko inendet koko kijanayat akenge kityo nekobo babait age nekobunu olin bo nyanza ko nitok ko kingwanit mising amu kokibar kora kijanayat nito mining eng koot anyun nebo polishek ko cham ketebeke ako kikotebeke biik che chang mising kele amune sikome inendet eng koot nebo polishek nikataribot inendet eng oloto ko nito ko kokongwanite eng biik che chang ako kokomach biko koba parapara asinyeketebe serikalishe chu cho amune sikebar kijanayat nito mining.

Lokoiwek anyun chebo raini che kokeinyoru kongetegei akot omut kemboi ko chekobo somanet nebo budget nebo anyun emet nebo Kenya ko nito ko tugun chekokemwa mising akopo ropinik tukche kiboishenditoi eng emet nenyoo akoi kopek kenyitni ak kenyit nenyone ko nito anyun kokokiker akobo bagetit nito kele kokikon ropinik chechang mising ako mito biko che kongwanite ing ichek amu konyor icheket kelangtae tukuk ako mito kora biiko chekoboiboen amu kokirekune tukuk kwach ko kikere kele mito biko che mokoi ko rirtos ako mito biko chemokoi koboiboi.